Ore enduata aai enkibelekenyata oondaiki nauni peitobik empiron enkuluponi naa inchere kesidai tenikimbelekeny endaa ashu eunoto endaa tolchamba pee etum enkuluponi atopiro ashu piitum enkuluponi sidai naitubulu endaa aitabaya tolchamba, amu ore endaa nauno too inkulupo sidan qshubte impolea naa endaa nikindim aiyaki ifaida tengaraki esidano embolea nagira aunore ina daa.